Ore aikonyaa naa aaya entoki matejo naa enaa olchamba niya tengolon niya tenkowuarisho o teyieunoto oonkufu inonok amu ebaiki naai nigol iyie niya enkop oltung'ani olchamba loltung'ani amu iata nguvu niata sii naai oltung'ani likiidim aiteteea, ore sii pee eret emurua kiidim naai atareto ilo saviyai amu kiidim nelotu ninye neshet inewueji nikonyaiyie kake ore naai toonduat ainei naa meret amu entoki ina niawa teyieunoto ino, inyanyasa irkulie niya tengolon ino.

Etodoyie pii emirata oongazetini tolosho le Kenya amu meekure eeta bei , matejo naai ore tekulo dukaai noo kumi emiri amu ilepua oleng' ormtandao ninepu oleng' ajo ewaita kuna simuui sapukin erishata oleng' amu ore eimu kuna simui sapukin meeta entoki nemiidim oltung'ani anoto tenkaraki itum ake updates e kila kitu nagira aiendelea ore naai iindim ake aidownloada entoki niyieu nidol ketii nena simui, iindim sii ake aing'ura news too nena simui sapukin neeku etadoyie pii emirata oongazetini tolosho lang'.

Ore entoki edukuya naa kaikok naa kajoki iindim aishiu tenisuj inaajito oldakitari, niook irkeek esaa naifaa nipal sii matejo naai enaa inaishi matejo naai enaa oltung'ani loota ina moyian e biita neokito inaishi negira taa sii anya kulo keek torrok enaa irmiraani irbangii amu kiidim lelo ainyiala afya enye zaidi vile nemuoi, najoki sii kesidai tenilo check up e kila siku pee elo ayaiya oldakitari tatua matejo naai nkolong'i are.

Ore entoki edukuya naimaa ele aramatani ketii ilarrabali naai loopuku amu matejo naai kifuga ninye nkishu kumok ashu ntare kumok naa mitosha ele shamba lenye kiti neeku kiidim ninche kuna tare enyenak ashu kuna tare enyenak ainasa elde shamba lelde likai amu meeta ninye olchamba sapuk, ore enkae e are ore ake esaa naunishoi naa keun niinye enkiti daa, nkuti poosho amu meeta emukunda sapuk naidim naai ninye aishoo endaa sapuk naitobik ninye terishata naado.

Olchamba odaareki enaa olokeri matejo naai enaa olokeri, ore entoki edukuya niidim ataasa indim oltung'ani akarra tefence ashu toonkiku nipik gate ore pee ipik ena gate niliki sii iltung'anak lemurua ajoki enayakini amu iindim naai aikarra toorishat naashaita ore tenkata olameyu nipik ntare inonok ore eninko pee miata iltung'anak lemurua inyi niinkarr olale lino nipik engate sidai naa meeta entoki naimu niakikisha ajo inuk ilusieta pooki.

Ore entoki edukuya kiidim nena kilani aijujukata netum olikae rangi lemeninye oladuo oitobiraki, ore sii enaiare kiidim nena kilani ainyialata terishata nemeedo neeku metum naai metum market ashu metum naai iltung'anak looyieu amu idipa naa ainyialata ore eniare naa kiidim naai aatupurrori ore tenepurori nelo asara enkampuni naitobira amu kaai naa itumie ajo kai eshomoita nena kilani nindipa oltung'ani aitobira.

Ore enkop e Garissa naa enkop nayioloi ajo ketii nyamalitin kumok, ketii naai ilarrabali netii sii olameyu, ore entoki naidim kulo tung'anak ataas kulo aramatak naa kiidim naai oltung'ani airemo enkiti weuji ashu iindim airemo enkiti wueji naai indima atipika enkinasata endaa neeku mipukoo, ore eniare naa iindim atimira ine nilo aing'oru enkae wueji nimany naa niindurr nkulie kuapik naai niidim oltung'ani aisurviva.

akitinyamal too inkoitoi naapasha koree ene dukuya kitanyamal ilaramatak matejo naii kuna oshii na tegemea esiai olchambai niaku meirimisho ninche amuu metii enchan terishata olameyu koree eniare keitanyamal kulo tunganak oshii oifuga inkishu ohh ntare amuu koree teina rishata kegolu keaku keitotii nkishu kinyangakini orkujita netii sii nebaya oombaka erishata nenaa kishu enyeenyak aatutuata neaku meaata niche nkishu neaku meata nkishu temirata ke cheap

Akisapuk oleng' garama tele ari amu inepu ore tele ari etuunishote ilairemok lolchambai etuuno ndaiki toolapaitin apa looshaita ore eunito ninche kuna daikin nedung'o enchan neeku itu epuku ndaikin esidai tolchamba, ore sii teleari nilepa uchumi, ilepa uchumi oleng' keetai ndaiki te bei kali kesapuk bei kali oo ndaiki inepu ketii nkurman shumata, ketii irpaek shumata, kila kitu neeta garama nagol oleng' o ilinganisha o elde ari amu telde ari naa ketii enchan sapuk.

iiidim oltungani atesheeta naboisho tiatua iloo marei nilipunye eseriani peenonyarai tiatua niidim siii atesheta ilo marei nilepunye naboisho oo tenisum oltungani inkera inonok pee kigil aretu te likae kikungun nidiim sii atesheta ilo marei neeintobir ormarei lino metaa kesidai iidim ateshata nkajijik ninyangu nkishu nintibiir kila mahali peeyie eaku kipendeza ilo marei lino naa ormarei sii olio ajoo ketii enyorata